Mondo mi kwe obedi ekind jogo mayuare, mokuongo owinjo bedni aluongo gi kanyakla mondo awuo kodgi. Ka asekelogi kanyakla to abiro temo matek mondo aketgi piny, mondo ang'e gima omiyo kwe onge. Bang' mano to abiro miyo ng'ato ka ng'ato thuolo mondo owach gimoro amora mahinye momiyo kwe onge ekindgi, ng'ato koda ng'ato. Kuom mano, en wach ma adieri ni ka awacho kodgi mano to kwe nyalo bedie ekindgi. Kendo tok mano to abiro temo matek mondo mi gimosre. Ka gise mosre to gibed koda mor mogundho. Nikech tok bedo kodgi piny maloso kodgi to an gadier ni kwe dhi betie maduong' kendo mor bende nyaka bedie. Kinde ka kinde ka keto jogo piny mondo awuo kodgi to abiro temo matek mondo awinj wachgi ng'ato koda ng'ato mondo ane kaka anyalo loso wachgi mondo kwe obedi.

Kaka atiyo gi weche lony manyasani mondo atiegra gin yore mang'eny. Mokuongo lony manyasani atiyogo mondo ayud somo manyasani kokalo kuom mbui. Mar ariyo lony manyasani miyo abedo gi tiegruok mogundho eweche kaka anyalo loso kodaji, ng'ato kang'ato man mabor koda. Lony manyasani atiyogo kendo mondo kata ka anyalo yudo tich, atiekra eweche mag tich. Lony manyasani kelo kwe marauma, kendo kwe mamiyo dhano bedo kod ngima maber kuom tiegruok masani. Kendo lony manyasani ber ahinya nikech omiyo atiegora maduong' katiyo koda lony no mondo mi ayud somo makare. Lony manyasani kendo konya ahinya etiegruok eyo mar wuotho to awuoyo koda dhano gimuolo mamiyo onge chuanyruok mabedo ekinda kod dhano, nimar ka chuanyruok nitie to weche nyalo kethore ma ji nyalo yuare, to kaji oyuare to ji nyalo kata dhaw kendo ber onge.

Tije mag ajent osebedo mang'eny ahinya egwengewa koni tinde tinendeni. Ma bedo kaluwore gi wach mar ni ji mang'eny dwaro gomboga mondo otim kungo e ajent mopogore opogore. Kendo ma a iyudo ka ajent mopogore opogore biro koda gikmoko mopogore opogore mamiyo dhano temo mondo oyier ajent moromore kodgi. Ajent gi moko kelo midhiero ahinya. Ma moko lal nyaka koda gige ji ma gikungo e ajent kod ajent go. Moko kendo temo matek miyo ji matin matin. Tok kise kungo kodgi to idhi miyi matin ahinya. Ajents moko kosebedo to birodhi to lal koda gige ji. Kendo kosela gi gigeji to dhano biro wito gigegi. Mano miyo ajent mang'eny nigi midhiero ahinya nimar kumikene kata kumikunge giri moro, inyalo po ka ichiew, to iyudo ka girino odhi kata ose lal godo kod ajent no.

Kaa ka ang'iyo picha ni maber to aneno ka nitie ng'ato ma ang'eyo e piny Kenya ka. Mokuongo ng'ato ma orwako koti kendo otweyo tayi ma rakwar ,gi shati ma rachar, en jalup jatend piny Kenya kae kendo iluonge ni Kindiki. Ng'ani ni koda nengo maduong' e Kenya ka ni mar okonyo e tije ma moko okonyo jatend piny Kenya tiyo tije ma moko kendo omiyo kwe bedo e piny Kenya . Jatelo ni kendo en jatelo maber ma cheko kaka gik moko ringo e Kenya ka en achiel kod achiel gi jatend piny kenya ma gi konyore go kanyakla en jatelo ma ne orwak e telo ma chiegnni to gik ma osetimo gin gik madongo kendo gin gik ma ni koda nengo, gi sani omako certificate kata oboke no mar polise obila kendo gi goyo picha go

Ka ang'iyo odiochieng' kod odiochieng', an gi adieri n atiyo gi omenda madirom siling' mia adek. Kendo omendagi atiyogo e yore mag yudo kaka anyalo chiemo. Siling mia adekni en itiyo mana kode e ng'iyo yore mag chiemo. To nitie odiochienge moko ma weche moko bende tuch ma anyalo tiyo gi omenda mang'eny, mo ohewo siling' mia adek. Omendagi atiyogo kamanyo chiemo mondo acham, kendo gikonya ahinya, e tiyo gi tichna ma pile pile e yudo kaka wanyalo chiemo. Omenda komenda atemo matek mondo mi amany kanyagora koni koda kocha, mondo mi ayudi mondo dipo ka chiemo obetie. Nimar kachiemo onge to ng'ato nyalo temo matek mondo deny, to ka ng'ato odenyo, to onyalo tho. Kendo mano nyalo bedo koda midhiero maduong' ahinya.

E odiochieng' kod odiochieng' kata pile koda pile, anyalo bedo ka ayudo omenda moro maber. To ei omenda gi atemo matek mondo ati gi kang'eny to mia adek e weche mag chiemo. Ka asenyagora kod pesa no, to modong' anyalo temo mondo ang'i kaka akungo mondo orom weche madwar re. Nikech ka akungo omenda moko ma ok atiyogo odiochieng'no te, to birokonya e tie gi odiochieng' mabiro kapo ni ok ayudo omenda moro. Magi e kaka asebedo kakungo omenda. Ka ayudo omenda moro kawuono kata siling' mia ang'wen, akawo mia achiel to akano to mia adek to atiyogo e yore mag chiemo, nimar akia kaka kiny ne bedi. Kendo kakungo kamano bang' juma achiel to ayudo ni al kungo siling' mia abiriyo ma ok atiyogo te. Kendo mano konya nikech ober ahinya e ngima dhano.

somo e piny ka en gima ber nikech ojiwo dak kod kue ahinya ni mar dhano mang'eny wuok e gwenge mopogore opogore kabiro gisomo kata e skul achiel to mano kelo riwruok mag ji mopogore opogore kendo kuom mano ka gisomo kumoro achiel to gi dhi ng'ere, ka gi ng'ere to kue bedie, kendo somo en gima nyalo puonjo ng'ato kaka owijore odag gi nyawadgi, nimar ka gidak maber to kue dhi bedo e kind gi, ne joma winjruok otamore e kind gi ,somo nyalo konyo somo nyalo konyo ahinya ni mar inyalo puonj gi kaka owinjo giwene jowetegi richo kendo owinjo gibed joma beyo kose ng'uon ne gi richo gi mondo kik winjruok chak tamre kendo, mano e kaka somo ber ahinya e piny mar kenya ka a ni ojiwo dak gi kue kod yore mikelo kodo kue bende nitiere sama winjruok ong'e.

An sama awuok adhi limo wede e gwenge ma tung' piny, ahero tiyo tije mang'eny madibed ni miya pesa. Kendo gin tije manikoda nengo ahinya, mokwongo tich ma atimo en ni ahero konyo wede e tiyo tije mag ot kata mag dala. Anyalo konyogi e keto ler e alwora, anyalo konyogi e dhi puodho, kata anyalo konyogi e manyo chiemo. Chiemo akonyogi e manyo ka awuok mondadhi atim jua kali moro matin, ma bang'e dipo ka omiya minyonge moro mondo akelnegi. An mano e kaka atimoga mondo mi akony gigo maber kadhilimo wede e tung' piny ka piny nikech mano e kaka ji dak. Mondo ji okonyre kaka dhano winjore.

An ka adhi e wuoth to mokwongo a an ilosora, apango gigena mag wuoth modimbore ahinya kendo maler ahinya. Atemo matek adhi to alwokora, kaeto aduogo. Kaseduogo to awichora mo kaeto arwako lepa. Tok rwakora, achamo gima nyalo bedie manyalo bilo, kaeto alemo, kaeto awuok adhi e wuoth. Ka asewuok adhiye wuoth, ka achopo e wuodha to atemo matek adimbora. Nimar kadimbora to koko ok bi betie kendo ji biro bedo koda mor nikech aonge weche mang'eny. Kendo e wuoth kanyo abiro bedo kamor koda ji, amoso ji nikech kamoso ji to gimoramora dhi bedo maber kendo ji dhi hero bedo buta. Mang'eny sana kendo konyo.

Kaka anyalo wuoyo kod miyo mantie e chiro mauso nyanya: mokwongo ayude to amose. Bang' kasemose to embe oduoka, kasto achakone. Min ng'ane kata wuon ng'ane, intiere nade, to nyanya ni pesa adi? To onyisa bech nyanya kasto ang'iyo ka pesa na be romo, katis to adwoke ni yawa pesa no ng'eny ahinya, pesa na tin. Kasto wawuoyo wamino kode bei kanyo ma gikone to wachope winjruok. Kawasechope winjjruok to akone, bona nyanya maber. Kasto koseboyo maber to amiye pesa ne. Kasto ka asemiye pesa ne to akone ni ngesa nyanya, kasto odhi to ongeso nyanya mang'eny. Kasto awuok, to kawuok tonyisa ni erokamano idwog kendo. Tanyise ni ah, abiro duogo tabiro keloni ji mang'eny mondo onyiewi.

Ka ang'iyo gini maber to aneno klas mag jopuony, kendo aneno ka jokmoko tiyo koda laptop, moro ndiko e board. To achiel oting'o makrofon kawuoyo, then moro mochung' but nyawadgi girwako barakoa gitee. Kendo achiel oketo hedfon e ite owinjogodo weche kata thum mamit. Ewi mesa aneno ka nitie mashinde mopogore opogore, nyaka boksi mar mashin be aneno kae. E korot ogore picha ji adek ga ng'wen, jok mokadek obedo kanyakla to somo, to moro ochung' tokwakore. Kendo aneno ka gin gi boards ariyo ma indike. Odni ni nyaka gi taya maneno, sitima otud malo kendo kelo ler maber. Mesa oket ari, adek emasani anenogi kae. Kasto korot ogore map.

Ee, aparo maber ndalo mane atimo tijni. Kane achako tijni ne ber ahinya kendo newatime kawan koda mor gi kwe mogundho. Tijni ni tich maber manekelo chiemo kendo ne en koda pesa maber. Ne wan ji mang'eny kawatimo tijni ahinya, kendo ng'ato ka ng'ato ne nikod osiepe mane gitomogodo tijni. Nahero ahinya katiyo tijni to ng'ato goya picha, emomiyo ne chuno mondo aluong ja picha mondo obi sa asaya ma watiyo tijni togoyo picha. To bang'e tijni nodhi to orumona, ma koro ne ok anyal yudo tijni kendo. Wachno nobedo malit ahinya ma adok ajony kendo naol mang'eny. Kabedni ni ratego manetiyo tich owe tich. Wachno nodhi ohinya kendo poknayudo tich maber machalo koda tijni kendo. Adieri ne en tich maber maratipo.

Tijni kaka amnyalo puonjo ng'ato mondo ong'e kaka itime, mokuongo apuonjo ng'ato kod buk gi kalam to ong'eyo. Kas to alerone gigi maber. Bang' to aluonge to okawo simbe mar ong'ue yamo, to wadiyo. To anyise kuma owinjo odhiye achiel kachiel mondo ong'i tijni maber mondo ong'e. Bang' mano to koro amiye simbeno mondo apuonje mondo odi. To ka aneno ka pod okia to achako anuo ne kendo nyadiriyo mondo koro ong'e. Kuom mano ng'ani dhi ng'eyo kaka owinjo oti tijni gi Sidian Bank , bengi mar Sidian mondo okonyre.